An gima biro e pacha kaneno tijni en kaka chiemogo ochopo e chiro kendo aluora ma giaye kendo gik madwarore mondo gitim kaka ne gitimo maberno. Mano e gima biro e pacha.